Aseneno ji ka kwanyo yugi kwonde wito yugi. Ahinya ahinya to e boma ma Nairobi. Jomoko kwanyo nikech gidak gi ng'ol mar obwongo, to jomoko kwanyo kaka yor gi mar manyo omenda. Nyithindo moko kwanyo kata plastik, chupni, to gitero e dukni mag scrap to imiyogi omenda. Kata kamano, mon moko bende aseneno ka kwanyo jwendni, kendo kwanyo ogunde, giluoko to giduoko e chiro. Mano en yorgi mar yuto.